Ũndũ ũyũ ũronania gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune kĩrĩa kĩrehete ũteithio wa irio gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩa bata tondũ kĩroraga matũra marĩa maragerera thĩna wa ng'aragu na gĩgatuĩka gĩa kũmatwarĩra irio.

Ũndũ ũyũ ũronania ikundi cia SACCO ngũrani ngũrani. Bata mũnene wa ikundi ici he mũmemba-rĩ, nĩ atĩ, no ũhote kũigĩthia mbeca ciaku, na waigithia mbeca ciaku nĩ ũrĩonaga maciaro he mwaka. Ona ningĩ no ũhote kuoya ngombo ya mbeca na ũkahota kũrĩha kahora kahora kũringana na mũigana wa wũigithia waku.